Pidho gwen nigi nengo nikech gin gigo manyalo konyi seche mimoko. Oyot pidho kendo tije yot.

Inyalo wiro e mkati, inyalo keto e chai, inyalo kete e nyuka kaka sukari kendo inyalo nang'e eseche ma in kod ahonda kifuolo.

Nyaka ikuong ibed ng'ano mong'eyo wach Nyasaye, ibed ng'ano mahore kendo ibed ng'ano motegno. Kae to imanyo ng'ano manyalo bedo kodi machiegni, ka puonji kendo omiyi teko. Opuonji kendo otimoni counselling makare.

Ka en kar ohala miuse sanduge, jagoni en e wuon kanyo kendo en e jauso mage sanduge mag skul

E kinde mokalo, ka ne onge kar zebra crossing mikadhe ni, ji ne thoro ga thoo kaluwore gi ajali mag geche. Sani, koseket alama no, yot gari mondo ochung' kata apiko, kose neno kikadho.

Okelonwa wuoth bedo ma yot, ohala bedo ma yot kendo onge chuodho ma yoro ndara o pie.

Ka itimo tijni to pachi ok wuoth mang'eny. Imanyo othith kas timanyo tuoro gi sindan, kas tichako tueng'o. Kendo kitweng'o kanyakla kama, toparo medore gi styles mopogore opogore.

Kane ochakore luoro ne ng'eny ni inyalo lutori e pii kendo jowuoth mathoth noluor. To gi sani, en e wuoth mayotie moloyo kata wuodh gari

Jogi baro yien kendo giketo yien ariwa kod moteno. To ng'ato achiel nipiny, ng'ani yien nyalo pogore mago wiye, ok ochung' e direction maber. Jagocha be oketo tiende eyo marach, onyalo ng'ado tiende.

Gima ni gi nengo ka en nyanya, machunga, rabolo bende oket kanyo ni gi nengo apoyo bende ni kanyo ni gi nengo kasto wan gi aduda moko chien ka cha gigo duto ni gi nengo gin gi go ma dwa pesa kendo oket gi mondo jo nyiewo o nyiew gi.

Tijni ahere ni keche chon ni keto chak e ko kendo ko ne en gino ma ne rito chak e yo makare nahere nikech ne a puoyo kodo chak mama na bende ne ok kos ko nikech ko no ema ne i ketonwa chak ma i puoyo.

E kinde ni noyuda e skul, kendo ne en sa brek. Naero PE, kendo newan jogo manuchung' ne PE miluongo ni games. E seche duto mane wadhi e games ane mane an leader.

En kod nengo niket oketo nyithindwa obedo modich seche duto. Wuoth bendoketo mayot, kiwuok matin ni i, iseidho bodaboda kendo kowi kamowinjore idhiye. Oketo wuoth obedonwa mayot kabisa.

Gikaneno, nyisani idwa luoki. Nikech oketo lewni ka, besen bende oketo gi pi eiye. Odong'ne mana chako luoko.

Ahero tich mar luoko, luoko emakelo ler. Kokiluoki tinyalo dong', k=nyakiluok lepi e yo makare. Kendo bang' luoko, to nyakilawgi maler kednimogi gitwo.

Ma en pesa, ahero pesa. pesa ka ionge go tok in dhano. pesa e gimoramora pesa inyiewo go chiemo, inyiewo lawu, ipuonjogo nyathi eskul. kionge pesa to onge giminyalo timo

Kawo hola e bengi en gima ber, piny mawantie sani onge gino minyalo timo kokikawo hola. To hola mar bengi berne nidwoke dwe ka dwe, koro otemo kelo yot ne johala matindo kata madongo. Kasto yude yot, okohinyi bende onge ng'ano makasi manyalo miyi paro mathoth gi simbe mang'eny ok gigo. Koro hola mar bengi to ber, ohande bende ok ni malo. Ohande ok rach ahinya, otin, pesa monywolo tin.

Hola mar chako ohala, ober e bengi. Nikech kidhi e sacco, ibiro dwar nikuongo ikungo, mabed kiwango moro korkichako holi pesa. To ebengi, idhi mana miyi dweche moko matin mana miketo go tigolo, iketo to pesani cha pod itiyo godo atiya bang'e giholi pesa. Koro an ahero hola mar bengi moloyo hola mag sacco.

Ma en duka mar Mpesa. Aneno ka ng'ato ochung' e dhode kanyo. Ok ang'eyo ni en customer kata en joma konyo ji. Chutho, jo koni ng'eny maloyo kata jok ma ma customers mabeyo. Koro gima biro e pacha en ni ka en kar Mpesa, igolo kata iketo, kata i register lain kata ka in gi shida moro bende mar sime, inyalo tero ne gi.

Tinji okahere, gimomiyo okahere chalo kama. Magi gin cards machalo gikmikono godo ji. En ni siyo pesa, hii ni pesa, koritugo gi pachi miket pesa koni tidhiwile ma pesa nini lal. Koro anto gini okahere, kech en tugo mahinyo ji.

Jowete wa gi ni e group kendo gichalo jogo mane oloso girgi moro ma giyudo e pesa. Giyudo cheque, kendo ineno mor ma gin godo. Nyiso ni pesa man man magiloso gi tekruok gi ber, bende nyiso kanyakla hera kod konyruok kuonde duto ma gintie kaka osiepe.

Tijni en mar KRA, mar duoko returns mag Sirkal. Ibiro log in inyalo tii kode e computer i log in, kise log in obiro kwayi pin, iketo pin mar KRA. Bang'e kiseketo pin, obiro kwayi gigo mag files moko, ibiro rwako ne, kiserwako tibiro log in, kise log in todhi kelo ni rishit, kasto igolo imiyo customer.

Kaka adhi puonje chalo kama, en ng'ano ma chonge lit. To ka chonge lit, ok owinjo bed ni odole seche mowuotho. Kendo owinjo oyud gigo mamiye support koni gi koni. E seche mabiro chako puonje wuoth, abiro gombo ni lwete koni omak chuma makocha kendo makoni omak ma koni. Kaeto abiro nyise kaka owuotho gi tiende no ma ok odolo. Mosmos nyaka ong'ii kendo kama akete ok owinjo obed kama ng'ich motimo pii.

Jogo mani kae ang'eyo gi kod telo madongo dongo ma gin godo . Nying gi to aonge godo ,to gin jogo moluor kendo jogo manie sirikal mamalo

ka en assembly ma Nyandarua kaunti. Oting'o wabunge ma nyandarua, oting'o MCAs ma Nyandarua kaunti . Koro nying gi to ok ang'eyo giduto to gin jogo matiyo e kaunti no

Esechegi e aluorawa watimo gigi kawan gi mor kuonde arus, kuonde lemo, kuonde grube mopogore opogore. Gini kelo mor e dhood chunje wa, okelo mor kata mana e faces wa . Omiyo wabedo kanyakla achiel kendo ogolonwa stress mopogore opogore

Ka eri en kama ochung' e tent kendo nenore ni nyiri gi oromo gin e seminar kata workshop mar joma nyiri, ka gimanyo haki a mag gi kendo ka gikedo ne ratiro mar gi kaka nyiri. Gibede buo tent kendo giwarko tisede machalre ka gimanyo ratiro mag gi kaka jogo manyiri